Aneno ka opidh flower kae, kendo yiende moko oti, to chal gima kothno chwe moro matek ahinya ma lo okier kata lo oywere odhi ma lo oweyo tie yien, tie yien moko neno neno kendo yien odong' kodiedo mok ber.